Ore esiai e teknoloji netaa enetipat oleng tenkishu e pooki ng’ai. Meatai engolong nemekiasishore teknoloji. Ore too sukuulini, keasishore ilmwalimuni o nkera teknoloji tenkisoma enye. Ore ilairemok, naa keasishore teknoloji aing’or oloing’ang’e neyolou enkata natumi enchan we nkata nemetii enchan. Ore ake peaku ketaana enchan, nereten ninche imukundani enye peetumoki atuunisho. Ore ilbiasharani, naa keitumia teknoloji ajurru intokitin ebiashara naata iropiani tenemiri. Neaku ore pooki ng’ai, negira aasishore teknoloji tenkoitoi nabo ashu tenkai.

Ore ngolikinot naimaa olaremoni egira aitumia esimu pee eing’uraa lomon loo sokonini naa kuna, eyeu esimu neata entoki naji data aa ninye nikincho peyie ibol olmutandao lo sokonini. Ore engai naa ebaiki naa kore kulo aremok, nemeyiolo aitumia isimui aing’uraa ilomon loipirta isokonini. Neaku keishaakino neitamoki ilaremok eneiko peyie eitumia kuna simui aing’urra isokonini naapaasha peyie eyiolou enegira aikunari esiai. Ore ilaremok, naa keishaakino neitumia teknoloji ajurru intokitin ebiashara naata iropiani tenemiri. Neaku ore pooki ng’ai, negira aasishore teknoloji tenkoitoi nabo ashu tenkai.

Ore enkisoma neme enedarasa naa keisaidia inkera e sukuul to kuna oitoi, ore enedukuya naa keret inkera e sukuul meinoto eng’eno naret ninche tenkishui enye anaa esiai olfundii, enkiremore, otenebo biashara . Ore eniare naa eisom inkera e sukuul olkuak sidai lonyorru pooki ng’ai. Nesho sii eng’eno pee eyolou enkutuk enye. Ore eneuni naa keret ena kisoma aisho eng’eno inkera ashu iltung’ana leitu ewuo sukuul, netum siniinche eng’eno naret ninche peyie eyolou imbaa naishaa neasi.

Ore ewosho empisha tenebo tooloopeny e SACCO naa enetipat oleng tenkarake kuna baa, ore enedukuya naa keibalunye ajo ketii naboisho ilo turrur le SACCO, nesisho ina metayolou ninche ajo era efamilia nabo. Ore sii ena naa keitodolu naboisho, neitawang’ ajo egira alo esiai dukuya aitobirari nemeatayieki olmakuret ilarikok le SACCO. Eshat ina osiligi odede tolmembai leina SACCO. Ore sii engai, naa keret ina pisha aitayiolo lelo lemetii ilo kioma metijing’u sii ninche.